Komonutik chekikoib equity mobile kokikotoret kastomaek asikonyor rabinik keboishe muswong'natetab kasari ako kiboishe pin anan ko biometric imuche inyoru rabinik anan ikonor eng' account neng'ung' eng' kasarta ake tugul amu iboishe simoit sait age tugul imuche iyokte rapishek ilipan ki agetugul ana ial airtime iboishe sekendishek imuche kora isom loan ing' simoit ameboishe karatasishek anan iwe akoi benki iboishe chekile easy loan imuche iyai konorwet eng' kilaanan yeipata wikit anan arawet amaiwe akoi benki konorwet komuchei koiyo eng' benki

Eiy aboisien M-Pesa ko kigotoreton M-Pesa amun moiboti rabinik en lolet ago momuchi oroken ale tos kagichor ko kigotoreton M-Pesa ago amuchi ayat account en simoit ago kigonyumnyum banda nebo benki kigotoreton kora en mung'aret amun momuche acheng'at change ago yae kasit kochakta ago kora ko services che tindo M-Pesa ko cheu KCB M-Pesa ak M-Shwari ko kigotoreton en ngalek ab loan ak kora konrwet ago M-Pesa kora konyumnyumi banda nebo benki asiseven rabinik ko kitoreton kora en chorset ab rabishek.